Ũndũ ũyũ rĩ, gũkũ gũkũ nĩkũroneka nĩ thibitarĩ, na thibitarĩ o mũndũ o mũndũ o wothe ũngĩenda ũteithio no akorwo agithiĩ gũtungatĩrwo ũgima mwega wake wa mwĩrĩ, na he bata mũndũ agathiaga ona, ona atarĩ na gathĩna, agathiĩ gũthuthurio kana ena ũgima mwega wa mwĩrĩ.

Haha kĩrĩa kĩrathiĩ na mbere nĩ ndĩrona kaana ke nyũmba na kena kamũithikiri gake na nĩ kaana kanini karebundithia gũtwarithia mbaiki na gabaiki kau nĩ kega mũno tondũ gatingĩkorwo gagĩkũrũndĩra mwana waku. Thutha gakoragwo na magũrũ merĩ na mbere gaakoragwo na kũgũrũ kũmwe.